Gima biro epacha ka eneno kama chal kama en ni nyaka akaw ombulu. Ombuluno endi en gima igoyo mondo mi yiero ng'ato otimre gidwani mondo ng'ato odonje e ofis to ji ma achiel kata ariyo dhie epim nyaka ibedgi ombulu. Namba ariyo kachopo kama kamae to aneno nia yiero ochiegni chopo. To mondo mi abedgi ratiro mar yiero nyaka abedgi ombulu. Koro kachopo kama ondiki niu kura nyaka abednia angi ombulu manyalo goyo. To ombuluni ema miya ratiro mar yiero ng'ato mondo ochung' kar yiero mondo mi ochung' kodwa bedo jatelo eofis miyiereji kaka kar president mondo mi ng'ato ochung' obede e president nyaka yiere to yiere mana gombulu. Koro kaneno kama chal kama to ang'eyoni nyaka akaw ombulu mondo ago ombulu mondo ayier godo jotelo ainya ainya mag mag siasa nyaka ketni mana ka kawo ombulu. Ero urukamano.

Mae en tij anguro, to anguro en chiaye matije yot, to kendo anguro en le manyuolore ding'eny kendo anguro nyuolo nyithindo mang'eny. To anguro en tij pur to en pur bech puro anguro ok en bei ma nimalo. Anguro chiembe yudore e yo mayot. Bokuongo inyalo dhi e chiro, gimomiyo ahero tij puro anguro, en ni inyalo dhi e chiro kuma ing'ado e sikuma tichoko gige skuma gi kendo iyudo idhi e chiro iyudo chiemo machalo kaka nyanya, nyanya mosediore monywosore mayom. Mano ibiro loso mikel ne anguro. Anguro chamo e yo makare. Chiemb anguro en chiemo ma yudo yot, omiyo kata ka ipuro anguro, tiyudo ka chiembe ok ochunore ni ang' idhi iwuoth iti gi pesa mang'eny mondo mi ipidh anguro. Anguro chiembe nyalo kata ka ichiwo moro matin ma onyieu e duka imedo nego, lakini thoth chiembe en chiemo mayudore machiegni. Namba ariyo aru anguro nyuolore mang'eny, kendo anguro nyuolore piyo, koro ka iuse to ibro yudo ka sa ka sa edi e edwe e higa inyalo uso anguro.

Ma en pur ma onge puodho. Japurni puro tokaye oonge puodho madowuog odhi opur gi kwer. Koro oloso kibuini mong'adi tokete e flower kata alode toketo aududu makadho e kibuyu ka bibuyu mong'ad wiye. To kendo pii donjone flowergi ga alodegi duto tokendo gi tii maber kama onge puodho to koth bende okochunore ni nyaka chwe. Oketgi kama giyude pii to gin gi loo. Kibuinigi oketenegi loo eyigi to opidh alot eyigi. Tiendeni inyalo bedo galot inyalo bedo gi mafua eyi kama idake eyi plot ma ok imanyo puodho mipuro. Kidak kata e apartment tibedogi kubni machalo kama kaesto ibedogi aududut tiendeni pipes ma i iriwogi godo. Kamoro kamoro nyaka iket motuch mondo pii ochopne loo ka loo ochopne alot ka alot mondo gi dongi. Iyudo alot ma ok ibedo gi puodho ikeyo kendo inyiewo iyudo alot

Kaneno kama chal kama to gima biro e pacha ni en kar uso ring'o. To ok ena ena kar uso ring'o, en kamiyeng'e. To kose yang'e e chieye to igolo chogo tipogo gi ring'o mayom. Koro kibiro kaendi tinyalo yudo ring'o mayom kendo ring'o mopoth molosi kendo orit makare. Kaneno kama nitiere kama ng'inch. Kang'iye mos to aneno kama ng'iny minyalo rito ring'o. To ring'o no be ok kethre. To ring'o noendi nyalo budho. To ring'o no endi inyalo chopo tiyudo sa asaya. Koro ring'o niendi kanyo kako kuno nyalo bedo ni ene ring'o mabende a kata dhi oko. Nikech kakopange no pacha biro ni ring'o ni nyalobedo ring'o maler minyalo ter e pinje ma oko. To kendo ring'o minyalo ti godo e yie ka.

maendi en migao mar bad mar sirkal mapiny makenya makonyo ka isolo kendo ikeno kodgi nitoseche mikeno no kadendi lit to ginyalo biro magichulni thieth mari kaluwore gi kaka ikeno kendo kaluwore gi pesa manisolo koro bad migao ni kituo kata orwaki e migao mar thieth orwaki kata iyudo masira to idhi e od mar thieth to migao ni biro to chulo ni pesa mar thieth, pesa mar otanda kama nininde no to kata ka wangi nigi tabu tongadi katigolo pesa maber togichuloni tokendo gichuloni mana kaka ikeno kikeno mangeny togithiedhi mangeny kikeno mati to giteri kama tin koro ne en migao maber manekonyo ni kata seche madendi nigi lit tidhi eod thieth tionge omenda minyalo chulo sechego to migao ni biro tochulo ni kiseyudo thieth kendo kiseyudo konyruok